Chutok ko viasik chekekiwai kolepelitu. viasichu kiyoitoi mwaita ak kitunguik sikobik kialda.

Nitok kekuren samakiat anan ko suchot. Kisuse suchot anan yekakisup eng oinosiechoto, nyikeisto tugukab moet. Yekakisto tugukab moet kisuse anan kepele mwaita. Yekakipelen mwaita nyikisus ak dania, nyeketesyi nyanyat ak kitunguyot. Yekakorur after ko kakisus kiam ak kiamnda kimnyet.

Chutok ko pilau, mising kechopei eng otelishek anan eng shere. Olekichoptoi pilau, kiyoi mchelek keteshi panyek chekakesus anan kiyoitoi mchelechutok panyek akomi kerich anyun sakitiek chotok chekindeoi asikopit kowal kalait.

Ni kegere sambusa. Mising keoldoi eng oteli anan kioldai eng olekioldae chips. kingetei, kekandan unga ak kerolen koterterit yekaterterit ko alak kindoi mchelek orit ko alak kindoi panyek ko alak kindoi ndengu. Ngamwa en kergeido ole chebo nandingwei kisusi ndeguk, ndakakisus ndeguk kerolen chapati neterter aknyiketil ak kekunjan kinde orit ndenguk ak kisuse mwaita. Yekisuse mwaita korur kuno akoek kakochobok nguno kialda.

Nitok ko teliat anan pendo notok nekakipel. Anan pendo notok nekakipel. Penyi kepelei kouni akeip nyanyek, kitunguik nyikende tapan. Ak kekwany kimiet si itile kitigin iteshi ingwek ak iamte kimiet. Olekikonortoi netok nekang'et nyipkindoi mat barak.

Chutok ko ndishot nekakisus. Yekakeip ndishot eng mbar nyekeito nebo barak anan sokot notok kerei ndishot. Atio kiun kende maa, ketechi maa yekakoruryo nyekesus keboishe mwaita, nyanyek ak kitunguik ak dhania, kouyo ikere kouni, ko tayari kiam. Imuchi kiam karon, kiamta chaik ,kiam lunch anan kiam super, anan amitwagik chotok chebo koskoling. Kiboishe mising eng gaa amun kikole eng mbarenikchok

Nitok ko ripsetab tuga. Kokwenyu keribe tuga chekitiogchin ak chotok chelonyei tuga alak. Kouni kiteri inendet ak kebai imendet eng taban. amun mokimachei kotuiyo ak tuga chotok kitiogchin. Nitok ko kirgit ko kirgini ko yachei as kolany tuga alak yo mochei tuga alake kolany. Nguno mogoi kituyo kirgit ak chun kitiogchi aan ko kametwak amun kirgishek alak kolongoti tuga alak puch anan ko yo toma koit petut nelonyei. Alak koporatei kametwak ko yepar kametwakik komuchei koumisan sikokochi chichitok ribei asaret neo. Nebo oeng ko mogoi kituiyo amun kirgishek kora koporei moek.

Nitok ko ndisiot. Kikole mising eng kokwenyo anan eng korikchok ndisinichutok yutok ngolin aro ko ndishot nokinusi. Kinusi ndishondoni sikobit kealde. amun ndishot koboto matundatit Anan kochotok matundek chikikokanyi korurio. Ndishotdoni yekakinusi kialda anan ialde sipinushigei yekarur iam anan ialde.